Eh ehiga mar alufu ariyo ga par gabiriyo ne gimoro okuodo okuoda e thuno kendo ne an gi kuyo malich nikech higano ema ne awito waywa gi tuo mar kansa. Kendo notera e osiptal mar Nairobi West kendo ne oter noketa e masin mane otang'o ni mago ne ok gin kansa, ne gin mana homones